Chiemo mar nyoyo en chiemo mamit ahinya. Nyoyo inyalo chame e yore mopogore opogore kendo gi, kiriwe gi gik mopogore opogore. Mokwongo, ma ji mangény thothne tiyo go ahinya, thothne iyudo ka ji ohero chamo nyoyo gi avocado. Iyudo ka ng'ato ongádo avocado maber, mongínjore matindo tindo kasto oketo e nyonyo ka osetoko to oriwo. Ka oseriwo to ochame kamano. Oketo mana e chumbi matin, otiaye chumbi to ochamo. En chiemo mamit ahinya, mano ema thoth ji tiyo go. Jomoko bende chamo nyoyo gi ringó. Nikech kingíyo maber nyoyo yudore e category mar chiemo machiwo teko. Koro kiriwe gi ringó, iyudo ka en en riwruok maber mar chiemo. Machielo, nitie bende ma joma chamo nyoyo, gi math. Joma chamo nyoyo gi math, matiende ni gitiyo gi nyoyo gi math machalo kaka chae, kata mana nyuka.

Njugu en chiemo mamit ahinya, kendo ji ohere ne gik mopogore opogore. Kingíyo njugu, mokwongo en chiemo mamit. Nikech njogu inyalo chiele, ka isechiele to ichame, kendo imadhe gi chae kata nyuka. Mar ariyo, njugu inyalo tede kaka alot, kendo kitede kaka alot ma iole chak maber to iyude ka en chiemo mamit ahinya mane ichamo chon gi deye wa kod kwere wa. Kise tedo njuki maber, to itoye, kisetoye to iole chak kar toye no to inyalo kata mana rege. Inyalo rege e pong ma nyachon. Kata inyalo rege kaluwore gi sani to irege e masin masani. Koserege maber molokore unga, to inyalo tedo kode. Inyalo tede kaka alot. Mar ariyo, njugu nigi, nigi ber mangény ahinya, kendo kochame, to iyudo ka omedo teko e del. Joma chwo wachore ni kichamo njugu to omedo teko mag dichwo. Nikech njugu thothne en gi nyinyo mar mo.

Tich mar tedo kendo ahinya ahinya ted gi kendo, ok en tich mayot ahinya ne jogo ma ok ongíyo kode. Kendo bende en tich mayot ne jogo ma ose ngíyo kode nikech otedo mapiyo piyo ka ipime gi tedo ma moko mag manyasani ma ma mar tiyo gi gas. Puonjruok mar kaka inyalo tedo gi kendo, dwaro ngáma nigi gombo mar ngéyo, kendo ka en gi gombo mar ngéyo, to mokwongo tik tik, owinjore ikone ni gigo madwarore. Mokwongo, yien dwarore. To ere kaka inyalo yudo yien. Yien iyudo ka idhi imode, kata inyalo tongó osialo. Kise beto yien mangích to imoye otwo. Kisewegitwo to inyalo kod tiyo kode e tedo kata e chwako chiemo. Mano ema iluongo ni idhi ingádo osialo, kata itongó, kata ibeto osialo. Tiyo gi kendo ka in gi yien motwo to imoko mach kasto wan gi gima iluongo ni chwalo mach. Chwalo mach tiende ni ingiyo ni ka yien odok piny to imedo, nyaka wang' chiembi chieg.

Gino matimore e pichani en pur manyasani, kendo ka ingíyo kit pur en pur mar mar chae. Kendo ji ma manie picha ni gin ji adek. Achiel en ja rachar, to gi jo rotenge ariyo. Ka ingíyo gi maber to gichalo joma singo kendo temo yango kit chae, nitie nyaka bed ni nitie ngáma imiyo ler e yo mar kaka chae dongre, kata gibiro ngíyo, kata nyalo bedo ni nitiere two machando pith no ero magi ma ma ma magi yango kanyo no. um ,Mar ariyo, e pichani aneno ka um gik ma opidh kanyo gi oum, oketgi e raum, ma dho ngere luongo ni greenhouse. Kendo oumgi maber mondo ogeng'gi kuom chieng' makech, kata ogeng'gi kuom tuoche manyalo a oko. Kendo gima ogerno bende, konyo e yo mar rito gi , rito gigo eko ma opidh kanyo. Giyudo arita maber. Arita e yor mbolea, kata e yor twoche manyalo gamore koa oko. Koro koum gi maber kaka koro oum gi no to twoche ok nyal yudogi e yo mayot.

Chiemo mani e picha ni iluongo ni rabuon, kendo jomoko bende luonge ni omuogo. To thoth ji luonge ni rabuon. Chiemo ni ilose e yore ma opogore opogore. Mokwongo tik tik, idhi e puodho to ikunye, ka isekunyo rabuondi ma ineno ka otegno kata ma oromo achama to ilwoke. Ka iselwoko to ingáde e kiwango, kata e kiwango ma idwaro. Kisekenge ikenge to ikete ei sufria. Nitie jogo bende ma ohero rabuon ma ochiel. Koro ka isekete e sufria to inyalo chiele, kata inyalo wee gi pi kamano. Nikech thoth ji be chame achama kamano ka osechwakore ma ochiek. Kisechwako rabuondi mi imiye kinde mar chiek, inyalo ngíyo ka bende ochiek, ka itiyo gi, ka ichwoye, inyalo chwoye gi gimoro machalo kaka ojiko kata pala. Kineno ka odonjo iye, mano rabuon ochiek. Ilose maber kendo igole .Nitie joma ohero chame ka oliet, nitie joma ohero chame ka osekwe. Koro kisegole to inyalo.